Ayie kode ningech okelo arita mar kwe machiegni kodwa ne jopiny. Kendo gimoramora motimore kata mana ei od ng'ato marach, chopo ne sirikal e yo mapiyo piyo, kendo kwe bedie tok mano. Moloyo ka kaka ne en ga chon maniyudo ka gimoro kotimore, nyaka to odhi mana malo ochopne polis eka kwe bedie.

Anyalo kawo bath osacha moro anyiewo go chiemo gi gige ot tete tete te, duto manyalo dwarre ekor dwe te. Kendo achako akawo bath msacha machielo anyiew achulo godo rent kendo achako akawo machielo aolo godo fuel kato achako akawo bath osachono machielo aketo tenge mana mar yore mag wuoth, kendo bath osacha modong' kasetimo magi te, anyalo kawo to akano kar keno na moro matin makata ka chandruok moro amora owuok ekor dwe, ok anyal bedo gi tich matek mar loyo chandruog no. Kendo anyalo loyo chandruog no eyo mayot. Kata kopo ni chiemo ema orumo, anyalo kawo bath pesa ma aketo tenge nie to adok adhi anyiewo godo chiemo maok achandora ekor dwe nyaka dwe orumo.

Orako na mar pile ka pile en orako mar ng'wech to gi goyo mpira. An ja mpira kendo ahero tuk adhula gi hera mogundho. Adhiga mpira pile kapile , odiechieng' ka odiechieng' kendo lak seche ma ahero ga dhi e mpira en lak seche ma midhiambo. Kar saa aboro kata saa ochiko nyaka saa apar gariyo odhiambo. Ndalo ma ok adhi e mpira to aheroga ringo gokinyi mondo mi denda obed mayot kendo kik adog adhi abed mapek. Nikech ndalo ma ok adhi e ringo kata ok adhi e mpira, to awinjo ka denda pek kendo fuondena rama maok anyal timo gimoro amora, kendo orako na mar mpirani konyaga kendo ogeng'o tuoche. Ndalo ma adhi e mpira kata maringo ok abed matuo kata matin.

An gi chenro mar chieme oda kendo andike ga piny makete kumoro maluwe ga pile ka pile. Mondo mi denda oyud ngufu gi teko madwarore, mondo mi ng'ato obed gi ngima moriere, maonge tuoche mo donje ngima mar ng'ato. Chenro na mar chiemo ni, luwe ga seche moko bedo matek ningech onge mar pesa. To kata kamano, atemoga matek mondo mi aluwe, kata ka pesa onge, tamanyo mana chiemo moko ma manyalo yudre machiegni ma bechgi ok tek. Mondo, okaw kar moko mokanyal nyiewo e lak sechego. Kendo aluwega pile ka pile, kendo atemo matek mondaluwe mokaketho gimoramora kuom odiochienge go.

Chenro mara mar chiewo pile ka pile kaka a nyathi skul, en mar chiewo sa apagariyo gi nus e wang'e. Chiewo saa apagariyo gi nus ewang'e ni konya mondo mi aikra ne odiochieng' mabor madhi bedogodo odiochieng'no. Kendo miyo aikora anyalo dhiye e ng'wech ma gokinyi. Kata kamano anyalo bedo kata piny mondo mi atiek tije manokatieko otieno manokalo. Kata anyalo bedo piny maikra maik gigena marwakra maber madhiye tijena. To kata kamano seche moko iyudo ka chenro ni kadichiel kadichiel okaluwega kaluwore gi seche moko kanindo modeko, e otieno manokalo. Iyudo ka koro chiewo ma gokinyi ma mondono mar mondo no seche moko tama. To mana kadichiel, lakini chiewo tachiewo ga saa apagariyo gi nus ewang'e.

Apenjraga niya, tich matiyoni batiye maber. Kendo penjoni apenjraga e chunya mang'eny sana samatiyo. Kata onge ng'ama ng'iya kata nitiere ng'ama ng'iya, atemoga matek natiyo tich mamora kendo mamoro chunya. Kamano e kaka arangora ga kenda e tich ma kata ng'ama ng'iya onge. Kendo tijena atimoga mana mayom kendo mana maber.

An gosiepena wabet ga piny ma wago mbaka sama wan gi thuolo kendo m wadhi waba kata sama wan gi thuolo ,seche moko wanyalo bedo gi shida kendo wakawo ga shida ni kaka marwa, wakonye moloyo shida ma en go ni, mano e kaka watimo ga kinde ka kinde gi osiepana. osiepana man maboyo gore ga simo kendo wawuoyo ga kinde ka kinde ma wangere chal kaka piny terowa, seche moko wanyalo bedo gi gwenyruok gi osiepena gi to wabedo ga piny kendo walalre weche madang' kel gwenyruogno, kendo ka achiel kuomwa rach okwayo ng'uono to machielo ni be wene kendo osiep medo bedo motegno pile ka pile ,watimo ga kamano

Odiochieng' kodiochieng' atiyoga gi siling' miya ariyo kata siling' mia riyo prabich. Gwenda ni to thin ndi, to kaka anyathi skul, onge kumatiye kata kumanyalo gole pesa moramora. Koro chuna ni nyaka tadi mana pesa matin ni e mondorom na mahitaji na mag odiochieng', odiochieng' achiel. Mokachandra, maoka, mokariyo kech, mokakwa ng'ato, adiyoga mana pesa ni mondo timna tijegi te te te.

An gima aero ga timo sama an thuolo en dhiga goyo mipira, mipich adhula konya kendo konyo ga denda yore mang'eny ahinya. Sama okadhi e mipira awinjo katuo, tawinjo ka denda rama sana. Sama adhiye mipira tawinjo kayot kendo ngimana ni kuma kare. Dhi e mipira ni kendo be konya kopogore gi denda kende. Sama adhiye mipira, ogeng'ona tembe mang'eny manyalo yuda oko sama an thuolo. Ma chunya nyalo bayo mabor matim gik moko manokowinjo bede kata natimo.

Jogi chalo joma nie romo moro mar kanyakla mar dongruok moro. Kendo gichung' gichalo jotelo mag romruogno, kendo achiel kuomgi oting'o rakow duol moro kawuoyo kodgi ka ng'iyogi.

Ne akawo kad mar pesa maketo ataro ma kad nodwogo mogoyo, mogore kuoma ma nabwok sana. Kendo diyo gigo nodwogo tama ma jarit mane nitiere machiegni emanobiro mokonya magolo pesa koa e ginie. Kendo ne an gi bwok malich miwuoro kang'e ni naketho gino, makata inyal maka sa asaya.

En gima idendo gi dho ngere ni Forex trading. En ohala miloko eyor mbui, ka ing'iewo pesa pinje maoko manengogi ni malo kendo ilokogi e pesa mar piny ma intiere, kendo ichako ing‘iewo pesa pinje maoko, pinje mopogore opogore sama nengo gi nipiny tichako iusogi sama nengogi ni malo. Kendo ohalani nigi pesa malich miuoro. Kendo pesan i inyalo gole miti kode minyiew godo gigeni. Kendo mitim godo dwachi, dwachi ariyo kata adek moko.

Inyal orne jogo mok ogwel e budhono barupe manyiso ni orwaki e budho no. Kendo inyal kel thum kata rakow duol manyalo budho welo sama weg budho odich, weg nyasi odich. Kendo inyal kel math nyaka tedo inyal tedi e budho no ma jok mobiro e budho, ae budho ka nigi moro mo moloyo.